ore taa imbaa nayieuni te mbenkii eton itu kinchori sile naa ore entoki ee ndukuya naa keyieuni ID ino naata inkarn inonok pookin peetumi aatisir nena arn niyaiye esile ore eniare neyieuni passport ino ore entoki euni naa keyieuni license ee ngarri tenaa iyata ore sii enkae baye nayieu embenkii eton itu kinchori esile naa keyieu neyiolou tenaa iyata esia tenaa ingero tenaa biashara ake iye nilo aitaas tena iyata biashara tenaa ira nyoo ashu eyiolouni tenaa ira kanyioo ira tenaa ira olbiasharai tena ira oltung'ani ake iye le kawaida enaa ingero sii te sirkali ore sii enkae toki naa entoki nilo aitass kuna rropiyiani kamaa tii kuna rropiyiani kanyioo iloito alo aitaas lasima pee eyiolou ake embenkii ajo tenaa ingira aya kuna rropiyiani enye piishuku tenaa iita ake neeku lasima peeyiolou ajo kanyioo iloito aitaas kuna rropiyiani keitoki sii embrnkii ayieu oltung'ani loing'oruni teneito kitumi iye oltung'ani laa teniimin ashuu tenitu ishuku ena sile neikilikuani ninye enaa nayii matejo tenaa keng'utunyi tenaa kepapai lino tenaa olalashe tenaa enkanashe tenaa orpayian lino nena ake iye pookin.

Wore taa esidano teniasishore Mpesa naa wore entoki edukuya. Kenap mpesa iropiyani kumok alang tenenap oltungani openy, menapai iropiyani kumok toonkaik alang enaa enanapai te Mpesa. Wore enkae toki, naa miimim iropiyani, mikindimi ake aatupuroi iropiyani nejia ake alang enaa teninap toonkaik. Wore enkae baye, naa iindim aitumia iropiyani natii Mpesa enkata ake niyieu, mee mijo ebenki naa lasima ade pee ilo, nilo aitayu, meeta ina process naba nejia. iindim ake aitumia esaa niyieu, niidim aitayu inaaba ena iniyieu. Wore sii te Mpesa naa iindim atushuma iropiyiani enaa tooltururi laijo mshwari ashu KCB, iindim atushumie iropiyani wore pee ishum kuna ropiyani inonok wore pee eaku ishum enaake. Naa eekindim sii kulo turruri aishoo esile niasie esia ino.

Ore taa enaiko sirkali naitashoki enkishuma peepik enkariyiano ee programming coding toonkera naa ore entoki edukuya naa pee enkas aaya pee imek sure ajo ketii ositima ina sukuul. Ore embae eare naa pee itireini ilmalimuni pee ifundishai ilmalimuni lemaata ina nkeno pee etumoki aisuma inkera. Ore embae euni naa pee eibekenyi iselebas metaa ketii ee sabjets specific naitenken e a programming o coding openy. Ore embae eonkuan, naakifaa netii inkomputani sukuulini, kifaa nimek shua sirkali naitashoki enkishuma ajo ore sukuulini pookin ketii komputa.

Kaidim taa nanu atejo ore tekuna olongi meserian ake tenirag oltungani oteli. Amu ore entoki edukuya, naa ekidimi aatupur ekidim oltungani ataresho ore peeyiolou ina ruum niloito airag tina oteli, nikidim ayeu nikipur intokitin. Ore embae eare, naa enaisul naa kelelek kiari tua elelek ake kireshu oltungani nikiar tua ore. Ore enkae embae eonguan ore sii enkae bae keya ropiyiani kumok meenkuti ropiyiani ilaaki enkoteli niirag, ore ninye enaa nabo naa kegol oleng' elaata.